Oret nekonyumnyumi oret Nebo chobet ab mbaret eng minutik cheter Ter ko kereret ab mbaret ko eut en imbaret nemingin anan ko tireta ak kora yaoo mbaret keboishe eut eng mbaret neming'in ak ya oo mbaret keboishe eik